E gazet mar The Standard kawuono, thuon wach en Ruto Raila hypocricy . Mae temo lero kaka Ruto kod Raila ok tim gik moko kaluwore kod kaka negisewuoyo. Ma osekelo paro mang'eny e wi jopiny nikech nene chien kacha ok nene giwinjre kendo sani gik mane giwacho chien kanyo, ok gikete tim kata matin, kendo miyo dhano nikod dang'ni mar paro, kagipenjore kama sirikal ochomo. Sirikal masani giwacho ni ati wuondore nikech Ruto jatend piny kod Raila mane pinge, sani koro ni kanyakla kendo gik mane giwacho ok gikete tim. To ma osekelo bwok ahinya e kind oganda nikech gichocho pachji kendo gikia kuma piny ochomo.

En wach ma asewinjo kuom thuolo malach kendo ok awinj ka amor to dabed kod nyalo, anyalo tero negi booster mamiyo tudruok ma e chula kanyo kod jo Ugnada kata kod Jokenya bedo maber. Ok en wach maber kendo sirikal onego odonjie wachni mar mondo omi jogo obed kod tudruok makare, kod jok ma jirandegi mar mondo omi giwinj maber kaka jok mamoko winjo. Tudruok ma okosore e chulano omiyo ji ok nyal winjore e yor sime kata e yor mbui, kendo tudruok margi tin ahinya ,kendo gik moko nyalo kethore ahinya kodok kod koso winjruok mantiere e chula kanyono endo.

An aneno ka tend jatend piny wiliam Rito en telo maber ahinya. To gimomiyo awacho ni en telo maber oyie mondo mi onywand oganda luo kod oganda moko mopogore opogore. To mae en gima ber nikech king'iyo pinje mamoko kata kuonde moko telo ikawo to imiyo mana jok ma gin anyuola mar jatelo ema imiyo kuonde madongo. To gimomiyo kendo jatend piny osetemo mar mondo mi okel digital hubs kuonde mopogre opogore kaka bondo , kendo kata mtumbu kuma rawere ipuonjo e yore mag yudo pesa loso pesa kokalo e yor mbui ka gitiyo ne jopinje mamoko to ichulo gi e dola, ma en gima ber ahinya . Mae osekelo tije kuom jogo ma ok ondik to mae kokalore kuom jatend piny emomiyo magi duto biro. Osenyiewo komputas mitiyo go kuonde go kendo osegero nyaka nyaka hubs go ma okelo nyaka wifi kuonde mang'eny duto mar mondo mi jii onyal yudo tudruok mopogore opogore kod jopinje maoko. Mae en gima ber ahinye kendo mosekonyo jopiny ahinya nikech jok maonge tije nyalo yudo tije kokalo kuonde maoko kendo gi ogero nyaka chirni mopogore opogore.

Ee. Osebedo jatend oganda motegno mapingo piny owacho, nikech kinde moko chien kar kae, kane jo jenzi ng'anyo, nene ochung' kodgi motegno kendo nene opango nyaka kodgi kaka inyalo ng'any mar mondo omi oketh wach mar finace bill mane dhi hinyo jo oganda mag piny kenya. To mae, nene okalo kuome emomiyo ne jenzi kata kod jok mopogore opogore nene ng'anyo kendo nene giwinjo wachne ahinya moloyo. Ndalo moko chien kucha bende, ne nitiere ng'anyo kuom ndalo mopogore opogore. Nene oyiero odiochieng'e mopogore opogore kendo en em ane olando neji odiochieng' ma ji dhi e ndara to mano en ranyisi moromo ni nene opingo piny owacho.

Mar mondo mi jopiny ong'e gimoro amora matimore e aluora, ahinya to jogo ma odak e town to ok ging'eyo gima dhi mbele egweng' ja fuambo ka olando gimoro amo gimoro ma otimore egweng'gi to giwinjo eweche manyien kendo ging'eyo gimoro amora kendo ging'eyo kaka gwenge gi ringo. Machielo, jafuambo ok nyal wuok to dhi lando gima otimore egweng' machielo nikech ok en kod lony ma oromo mar ng'eyo gima timore egweng' ma odhi landeno odhi lendeno. To mae nyalo kelo rochruok mar paro kendo nyalo kelo lueny ekind oganda go kod ja fuambono nikech olando gino maok owinjore oland.

Wach mane nitiere e gaset mar The Standard okinyi ma kawuono mar Ruto Raila hypocricy ni, ma e wach mamit ahinya manende awinjo kaluore kod gik ma Ruto wacho kod gik motimo. Ok gisebedo kagiwinjore kod Raila e yore mang'eny, to kendo sani giwuondore, ok anyal wacho ni giwuondore kata ok ang'eyo maber gima dhi nyime, nikech giselalonwa paro gima dhi nyime e kindgi. Gitimo gigo mopogore ahinya kod gigo magiwacho, to mae kelo rochruok ne oganda kendo an awinjo ka omora ahinya nikech ok gidwa ni mondo ji ,oganda ong'e gima dhi nyime e kindgi. To mae ok en gimaber kendo nyalo kelo hinyruok mbele kae nikech gipando pachgi ne jopiny, to jopiny ema bomiyogi kura.

Jogo modak e gwenge kata e gweng'wa, ok ohero mar mondo omi gine lee mag bungu kamoting'o ong'er, mwanda ,aithe koda mamoko. Ka gineno, to gisiko mondo gilaw gi kendo giked kodgi, mar mondo omi gidar. To mae ok en yo mar rito lee mag bungu e alwora. Onego obedni seche ma gineno gi, to gibedo gi mor kodgi kendoi ginyalo manyo kata gima lee go nyalo chamo, to gimiyogi mar mondo giher mar bet kanyo kendo ginyuolre, mar mondo omi giher mar bet e alwora. Winy moko bende gibare go kendo gimanyo kaka awendo, kata aywer, kata oluru, gibayo gi feya kendo ginegogi mar mondo gilokgi chiemo. Mwanda to gilawo mar mondo omi gimak kendo gicham kata apuoyo, to magi gin lee mag bungu ma bende mabeyo ka nitiere e alwora. To ji ok dwar ni mondo omi gibed kodgi egweng'. To mae ok en tim maber, nikech onego obedni lee mag bungu go iritogi e gwenge mar mondo omi gibed e gwenge kwondego kata e bunge mantiere e gwenge kwondegi.

Wach manyien manentiere e gaset ma kawuono mar The Standard ma nende owach ni Ruto -Raila hypocracy. Mae lero maber kaka Ruto kod Raila sani wuondore ahinya ,kendo ok gitim gigo manegiwacho ,ok gitim kaka nene giwacho gi. To mae awinjo komaka ahinya nikech kata bende an kod siso mar ng'eyo kama sirikal ochomo to ok ane kama sirikal ochimo nikech ok gitim gigo magiwacho, kendo ok giket gigo manegiwacho e tim. To mae miyo chochni bedoe kendo rochruok bedo e sirikal nikech jotelo ok tim gigo magiwacho. To mae omaka ahinya nikech abende agomno mar mondo omi ang'e kuma sirikal ochomo, to ok anyal ng'eyo kaluwore kod paro ma sirikal opandonwa kaka jopiny. To ok en gimaber.

Gitiyo kod mbui arietha kendo gitimo gimiluongo ni hacking kata cracking mar mondo omi giketh yore monego obedni itiyo godo e donjo e mbui mopogore opogore. Koro gindonjo ang'aya, kendo gidonjo kaka weg mbuino, to gikwalo godo gikmoko, kendo giketho godo gikmoko ka girocho godo tudruok mar ji mopogore opogore. To mae ok en yo ma onego obedni itiyo godo e timo tijni. En gima ok owinjore kendo mae en yo mar rocho tudruok. To mae onego oket security kata arita kwe moromo mar mondo omi ka omakgi, to itweyogi chutho, mar mondo omi kik gichak gitim gir kabilani. To ma onego obed puonj ne jok moko matimo hacking kata cracking.